Rũĩ kana mĩberethi, rũĩ mũgataha na mĩtũngi mũgĩitagĩrĩria na ngereni, naguo mũberethi, no mũharũkie mũberethi mũgathiĩ mũgĩitagĩrĩria maĩ.

Kũamba kũharĩria ĩrĩo icio wega, ũgacoka ũgakĩmuonia ũrĩa ekũruga o ĩrĩo, o mũthemba wa ĩrĩo o mũthemba wa ĩrĩo na mũrugire wacio.

Kũruta mbia ciakwa kuma M-pesa nginya gwĩ mbengi kũringanaga na mbeca ĩrĩa ũkũiga, nĩgetha ukĩrĩhio mbeca ĩrĩa wagĩrĩirwo kurĩha, o mbeca ũgĩikia, o mbeca ũgĩikia.